Kore enikoni teneiteng'eni ntomonok nchere kera nedupoto teneitanak inkera metabaiki lapatin Ile, nÃ a tenelotu naa sirkali neyau lkitarini tenebo sii oolaasak le biotisho, mootu apik inkituaak ee seminani neishori naa ninche ina kiteng'ena peetum naa ateyiolo ajo enetipat tenesi naa inia, aitanak nkera metabaiki ilapatin Ile.

Ore tene kadolita impakitini oldawai, nadolita oldawa ,nadolita bandage tenebo orbene oota ormusalaba le first aid, kitodolu ajo ntokitin e first aid kuna.

Kore nkoitoi naitumiarri aiboorie in'damunot torrok naa tenebo naa otenetum ltunganak siaaitin oas pemeitoki naa ltungani nkata naton aifikiria nenia damunot torrok tenaa sii adamu nenia baa torrok, tenebo sii oo teneishori ltunganak nkitengena elomon naa lee ndamunot peetum ltungana aatoweni eyioli aajo jore kesupat enetaltungani biotisho eendamunot, amu kore indamunot torrok naa keponu ninche aitarioo asat oo ltungana naa.

Kore eneikoni tenitayuni orng'ash oipirta irng'anayio leishoi toltung'anak, naa tenepuoi naa aisho iltung'anak enkiteng'ena, tonkoitoi naijo seminani, enaa si mkutanoni, popuo na iltung'anak atum ina ng'eno peeyiolou ajo, kore irng'anayio leishoi na letipat, na si ntoki nalo ninye aret iltung'anak tenaa keteyiolito. Amu kore pooku moyiolo iltung'anak, naaku naa kopuo aiminaa amu meyiolo naa inabaa naipirta irng'anayio leishoi.

Kore eninko piiapare inyamalitin naa tininjipanga tanaa sii aretena ewon etu eponu onyamalitin, metaa tenejo inyamlitin eotun, nikiniapu naa iteretene tonkoitoi taado empisai tenaa sii too nkule oitoi anaake to nkoitoi oo indamunot amu kore aitoki inyamilitin iindim abaki ake niretena teng'araki iapare naa aitumiya rafikini tanaa sii ilchoreta mikishomo naa si ninche aichoo msaada tanaa ereteto piitum naa ataapare nenia inyamalitin ning'utie naa inyamalitin ewon etu eaku kumok.

Koree nkoitoi sidan naidimi aatusuj peyie eitengeni ltunganak biotisho oondamunot naa tenepiki ang'as nkisuma ebiotisho endamunot atua masomo naisuma inkerra ewonetii primary, secondary mpaka university pootum ltunganka aatubulu eata naa ng'eno naipirita insa biotisho oondamunot ,kore sii inkae oitoi aitoki naitengenieki ltungana biotiho ee indamunot naa tenepoi aisho ltunganak uweso natumeki lkitarini le biotisho oondamunot te nenia sipitalini natii naake inkaulele.

Koree entoki nayau emooto eokoto oorkiek oitemerisho naa ncholiek tenaa si sotuatin oirukurukore ltung'ana nikipo naa ninche aitamat lelo lelo irkiek oitemerisho, kore aitoki nkae toki nayau emooto orkiek oitemerisho naa tanaku naa keiwesekana peetum ltung'ani lelo irkiek oitemerisho elelek oleng' aaku duo keatae too nkutii pesaii ake etum ltung'ani lelo irkiek oitemerisho, kore sii sipitalini emurruaang' meeta duo ninche uweso naitibunye lelo tamoiya kake ore nailiep natiuaa Referral kedup naa ninche ataasa ilo siaai amu keeta naa nincheirkitarini oas ina siaai.

Kore peiteng'eni nena sukuulini biotisho ondamunot, na kolo na ninye aaku ebae sidai, tankaraki, ore peidipi aiteng'ena nkera ara kutitik imbaa ebiotisho ondamunot, nabulu naa ninche eeta lo kuak, nopuo na ninche aramat biotisho enche ondamunot, nomopuo na sininche adoki naa moyiaritin nayau inatoki, naji biotisho ondamunot, tenebo si nomopuo na ninche aitoki atum inyamalitin tonopuo abotoru aaku iltung'anak kituak.

Kore irkeek liang' latooko, naa irkeek laijo lorkiding'ai, tenebo si irmakutikuti, tenaa seepei, orkulikae keek ake kumok. Kore lelo keek na kesidan oleng', amu kepaa naa moyiaritin, nining' adake ajo kintisidan osesen, nibulu naa iltung'ani eata golon. Kore si kulie keek aitoki latooko liang',na irkeek laijo duo irmakutikuti. Kore Irmakutikuti na ore pook iltung'ani ebaki eeta enkae toki naiji irbae lengwe, neishu ngwe. Kore tonkulikae na isekete. Kore sekete na kishoru golon tesesen, nopuo na aitogol oltung'ani, nisho ngufu naasie esiaitin ogol, naijo taata duo ake nkae ramatare eang' ake, tanaa nkiremoto olchamba.

Kore ninko piirip keon te moyian e COVID-19 naa tinilo naa asuj imbaa naatejo apa lkitarini tanaa laasak le siaai ebiotisho, kore naa nenia baa nateji ninche naa tenebo aituk inkaik nkata pookin te sabuni ore paaku mieta sabuni nintumiyaa naa nkae toki naji sanitizer ajutie inkaik, kore sii ina kitukoto onkaik naa te nkare naruko iintuk ,nilo sii ltungani apal aaku miimbung' keon nkumeshin, onkutuk, onkonyek nilo naa aitoki alam ltunganak nidol ajo keta iwualabul le moyian naijo COVID -19 peetum naa atopong'oiye ina moyian e COVID-19.

Ore imoyiaritin torrok na yiolot tenkop ang',na moyiaritin naijo noo pressure ,sukari, moyian e oloik tenebo si obiitia. Kore kuna moyiaritin, na keita ninche iltung'anak kumok tenkumoyu, tankaraki ore taa naijo biitia, nemeeta na ninye oldawa. Kore si moyiaritin naijo cancer, keeta ninche kitibunoyu duo ninche, kake tanasari naa ayiou teneser aaku sapuk tiatua osesen. Kore nkulikai naijo noo sukari tenaa pressure ,tenaa si moyian olarakuj, keyieu ninche mpisai kumok oleng', petumi naa atabak oltung'ani oota nina moyiaritin.

Kekumo inyamalirritin naagira biotisho te murruaang' aimaa, kore kuna inyamalirritin naaa nkumok enchee naa nayauni naa tengaraki neatae irdawaii te sipitalini, ore sii enkae nyamali naa tenebo omkata naaku meatae sipitalini nataaniki lorere naakwetikini enkata naibisiong' ltungani, kore aitoki inkae nyamali naa ena naa kore paa ketii sipitali naake atua inkerra nemeatae naa ilkitari oishooyo irdawaii, inia taa inyamalirritin naimarita naa biotisho te murruaang' .

Ore ngolilinot nagira iltunganak aaimaa peyie metum baare sidai naa teneeku naa meeta iltunganak mpusai nalakie naa mbaare tosipitalini naata Ina baare . Ore sii nkae naa tenebo oltungani lemeeta bima nalo naa aitasheiki ninche nkata natum inyamalitin e biotisho. Naa ore loota bima ena esirkali ena naji sha nepuo ninche aaku ore pelo oltungani sipitali ,nejokini meas naa sha esiaai. Kore sii nkae nyamali nagira iltunganak aaimaa peyie pegira atum baare sidai naa ena naa naaku kelakwanikino sipitalini toonkwapi naamanya iltunganak

Kore neidim sirkali ataasa peyie eibooyo i oyiarritin naa teneng'as naa ninche aaku mpesaii naiteng'akini anaa naishori te mbata eutafiti peetum naa laing'eni tenaa naa wnasayansi ataas ninche utafiti nayiolou naa aajo kakwa moyiarritin naeito naa kaji eikoni peyie wtumi irkiek oitibunyeki nenia moyiarritin, kore sii inkae oitoi naidim sirkali neimaa peetum aibooi moyiarritin naa tenepo naa ninche aapik sipitalini irdawaii ltunganak too moyiarritin pookin, nepo sii aashet sipitalini te eriaii pookin peetum ltungana aaku ketaaniki sipitalini, kore nenia naateshetaki nepiki irkitarini oitosha naa peetum ninche aitibu tanaa sii aisho lelo tungana naa ilomon le biotisho.

Kore enyamali sapuk tee sipitalini tena rishata naa ena naa naaku ketii sipitalani nemeatae irkitarini oisho ltunganak imbaare, kore sii inkae nyamalik aitoki oo sipitalini naa ana naa naaku keatae sipitalini nemeate irkiek oitomoyieki iltamoiya tee nenia sipitalini ,eata sii sipitalini inkae enyamali naaku meeta naa sipitalini mpesaii naitosha peetum ninche atalak laisaayal le biotisho ,naaku inaitoki paaa ore emkata karibu pooki nepoito ake laasak le siaai ebiotisho emugomo naa eiyaa ninche mpesaii enye.

Ore emoyian sapuk nayiolo naa emoyian naji COVID 19 . Ore ena moyian naa ore enukoni teniboori naa tenituku naa iltunganak inkaik tenkare naruko osabuni . Naa tenemeeta naa sabuni neitumia naa sanitizer naa aitukie inkaik. Ore sii enkae oitoi naiboorieki COVID 19 naa tenelo naa oltungani apal metaa meibung kewon inkumeishin ,ngutuk ,tenaa nkonyek . Kore sii tenaa keboitare oltungani loota irbulabul lemoyian naijo COVID 19 nilo naa alam ninye ,nepiki ninye entoki naji quarantine aikenoo tewueji aaku ninye openy

ketumoi duo orkiek lo moyiarritin nijo enesukari anaa sii pressure tee sipitalini emurruaang' naa teng'araki taa nashomo naa sipitali kutua ee kaunti aareten aayau lelo irkiek oitoimoyeki naa moyiarritin etodua ninche aajo etaa nenia moyiarritin sapuki, kore sii nkae toki nayeuta lelo irkiek metaa ketumoi naa ena naaku keatae ngo's naisaidaro ninche tena naa eretore kaunti pootum aisharu lelo irkiek naa lee lelo moyiarritin naijo nesukari tanaa sii pressure.

Ore neiko ilaing'eni le biotisho teneibooyo oltikana erishata nanotoki te sipitalini emurua naa tenepo naa ninche ayau ilkiek anaa sii ldawaii neponu naa aitoki aapik ltung'ana simina maeyiolo ltung'ana aajo kaji dei eikoni teneiboori ena moyian ngaraki naa moyian torrino naa inia naji ltikana, kore sii inkae oitoi naa teneponu aisum ltungana meteyiolo ltungana nkule oito naiboorieki moyiarritin neichori sii ltungana ing'eno metaa kekwet aapo sipitali nkata nadol ltung'ani ajo etumo ilbulabul le ina moyian.

Kore neiko laretok le biotisho peyie eretu ntomonok naanuta o ninia naatoishote, naa kopuo ninche aliki ninche indaiki napuo ainos, tenebo sii onopuo naa aikunaa biotisho enche, kore ntomonok naanuta nelikini naa ninche posha apuo Clinic pootumi atoduai biotisho enye oini enkerai nanapita te nkoshoke, kore aitoki kuna naatoishote nelikini ninche ajoki, kenare neya nkera meteremi Shanjo loo moyiaritin kulingana naa onajo sirkali too nkatitin pookin.

Kore nkoitoi naidimi aatusuj peyie etum inkerra pookin ebaare neisulaki ninye natii lpurkeli naa tenepoi naaa aashet sipitalini too lelo purkeli nepiki irdawaii tenaa si irkiek oitosha nepoi aitoki aapik ilaasak le biotisho anaa lkitarini oitosha, kore aitoki inkae nepoi sii aicho ltung'anka nkiteng'ena lelo le nenia kwapi meteyiolo ninche aajo enetipat peepoi sipitali nkata naibisiong' ltung'ania anaa nkata namoi ltung'ani peetumi naa imbaare esipitali.

Kore ilomon le taata loipirrta oloing'ange, naa kejo enchere kolo naa enakop ena Nairobi tenaa siake duoo wuejitin kumok te Kenya, atum nchan too kuno olong'i naapuonu, kake mesapuku naa nchan ana noshi shaake tenkaraki kolo naa nchan aaku keipunguari tenaa sii keeku kiti endelea naake nkolong'i apuo dukuya.